Ore engeno niyieu pee ias ena siai naa kelelek amuu enkiremore ena netii oltungani ogira aitasheiki ebaiki naa llopeny ele, ogira aitasheiki olchamba lenye meiremi naa niaku ore ele shamba etaa tayari peyie euni etii oltungani ogira airem neidipa aitobira irmutaron oopik endaa enye niaku meeta engeno sapuk niyieu , keyieu ake nitii enewueji egirai aaun naa indim ake atayiolo enegirai aas teine.

Ore ena nenkiremore ena. Etii oltarakita olchamba, nebaki netodua ilopeny olchamba ajo etaa kesha, neeku kegira aitobir olchamba lenye petumoki naa aiteru eunore, neeku oltarakita ele, otipikaki ele shamba miremo naa ele shamba petumokini atuun. Neeku enetipat enabae oleng.

Ore ena baye neenetipat oleng hasa ninye too ltung'ana sapuki amuu ore ake piinyototo anaake ainyototo adala neija, tenaa ke nkiloi iyata naa kedoyio nkiloi naa tenaa ira sapuk ainyalaki, naa kiaaku iyata osesen sidai neeku ene tipat ena baye oleng.

Ore enabae nenetipat, enadol inye nanoshi kera nemeeta ntoiwuo enye, neeku midim ainyang'u taata aitoki ashu metii oltung'ani ogira aing'or, nebaiki naa neeku oltung'ani ohomo ake ninye aitau keon enye nelo ainyang'aki endaa, neeku enetipat enabae tolosho le Kenya oleng.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, naa inkera kuna e secondary, naketii apa sinanu enkata natii secondary, neeku ebaiki neshomo kuna kera apuo naji aitasheki sukuul enye tebae naje, eedala, abaa empira, abaa enkwatata, ombaa ninye enkisuma. Neeku inkera sukuul kuna, ninche kuna nagirai ainyang'aki naa endaa tenewueji, petumoki ashomo ataas duo entoki naawa inakop.

Ore ebae naitiship tenabae, na garrin kuna natii orbaribara, etii si osokoni otii enewueji, ashu ewueji nitasheyie garrin tene. Na ore entoki naitiship oleng, metii negarri nagiroo enkae, amu kegira apuo tolaini, apuo mpaka duo ewueji nifaa nepuo. Neeku kesidai enabae, orbaribara amu metii si eitu ding'ayu garrin, neeku kepoito ake garrin aitobiraki.

Ore ena bae naa enetipat oleng toormaasai amu nkishu ashuu ilongok kulo oogirai airiki ashuaa etaarate duake oopeny niaku kiara oshiake iloingok neaku entoki emaana oleng amu keitodolu naa empijan oloingoni ashuu oloingoni oidimu inkishu niaku enetipat ena bae tenkop oormaasai oleng

Ore intokiting naayieu oltung'ani pee eas ena bae naa iyieu olorika, iyieu sii eusi niripie nena amuka nekiyakaki, nintoki sii ayieu osindano liripie nintoki sii ayieu glue nipik inaduo amuka. Neeku nena tokiting eyieu oltung'ani peetumoki ataasa ena siai

Ore entoki nalotu indamunot enadol ena bae naa ketii iltung'anak ogira aadala, ashu akwet ashu ninye eeta entoki naasita. Neeku kegirai ai shangilia kulo tung'anak ashu aisho oltau oasis ina bae pee epwo aisulu. Neeku enetipat ena bae oleng

Ore tenadol enabae, na ore entoki nalotu indamunot ainei naa oltung'ani ele, ebaiki naa eyieu ele tung'ani nejing olchamba airemisho ashu etii irmutaron oyieu newosh, neeku enkiremore egira enapisha aimaki, naa ebaiki negira ele tung'ani aitaarisha pee ele airemoki olchamba lenye. Neeku enemaana enatoki, enetipat oleng enatoki.

Ore eninkunaki pisum oltung'ani peyiolou enabae, naa megol enabae amu pawpaw, neku ore pawpaw idumu ake pawpaw niyau, etii oshi pawpaw lolee netii ake pawpaw lenkitok, neeku ore oshi pawpaw, nipik ake enkare, keku incho tedekenya enkare, nincho teipa enkare, ore ake pebulu pawpaw, nakebulu ake niteru aitayu irmatunda lenyanak, ore peku sikitok, netaa nakata ewoto irmatunda lenyanak. Neeku megol, enkare ake bora metaa yata enkare nakebulu ake pawpaw.

Ore ebae nagira alo dukuya tenewueji, naa oltarakita ele, eeta oltoo lenkare neeku egira ele tarakita abukoki olchamba enkare. Neeku olenkare ele, enkare egirai abukoki kuna daikin natuunoki. Irpaek kulo otuunoki, neeku ninche egirai aishore enkare ebaiki nemeetae inakata enchan tenkop, ashu nemetii ninye enkare, neeku ele tarakita egirai aitumia abukoki enkare olchamba petumoki nendaa ao aitobiraki.

Ore embae nalotu indamunot enadol ena bae naa olchamba ele otuunoki irpaek neeku naa fertilizer ena nainyang'waki ashu entoki oshi naitopirr endaa neaku ninye egirai abukoki peetumoki irpaek ashu endaa pookin atubulu aitobiraki neeku ninye ena natii orpira. Egirai aabukoki peepiru endaa

Ore ena siai natasaka nanu amu ekiwunisho iyiok neeku irpaek kulo otoito ninche egirai aitau naa ketii naa kaikashie sinanu ena siai amu enkurna naa kigira aing'oru neeku tenintayu ninye irpaek nilo tekulo mapepeni aing'oru irpaek netii naa etum ake irpaek nilo aidong neeku enkurma nimintoki naa oltung'ani anyamalu oo eyaaa naa nimir neeku entoki emaana ena

Ore ena siai eneikunari temurwa nekitii naa teniata oltung'ani inkujit ashu enkurma niindim nincho nusu, niing'orr ninche tiang' amu meidim ninche aashom esapari naado aing'uraki ate inkujit ashu enkare. Neeku inkishu kuna naitotiy tiang niindim niindim ninyang'u enkurma ino aisho enkurma inkishu nintobir inkishu. Oree piilep kuna nusui naitum oshi oltung'ani kule nimirr nena ale nilo adupore nena ale niaku enetipat ena bae oleng. Ore temurwa natii negira iltung'anak aadupore inusui

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, na nkishu kuna onusui ashu breads, ah ore nkishu onusui, na kekumok iltung'anak taata ogira aramat inkishu onusui, amu keeta oshi ninche kule, nimidim si ashom ewueji needo, neeku teningar orkiti ale, na ki tosha ake neeku kegira ayau faida oleng amu kemiri naa kule nedupore iltung'anak kumok kule onusui.

Ore ena mbae ena kanyor nanu amu mboshok na ore mboshok kitumia oshi iltung'ana kumok mboshok amu teniun mboshok eika nimir Nena poshok nilo adupore nidim sii num mboshok nipik store ore pelotu olamei nimilau entoki nainosie enkera endaa naa enetipat ena mbae naa kanyor nanu oleng naa kajoki iltung'ana pookin pee kiun mboshok ashu pee kiun endaiki olchamba amu ore enkiremore naa enetipat

Ore eng'eno nidim oltung'ani ataa iyie pias enabae, naa iyieu ake duo naa itii inewueji, idim aiteru nasari oltung'ani, idim inye ashomo entim ning'oru irkeek kulo lentim enaa oloibor benek idim ayau, nipik empuya ninyang'u mpuyai kumok nilotu apik irkeek linonok, ninteru amiraki iltung'anak. Idim si ashomo forest nilo aing'oru irkeek, tiatua nena timi esirkali, nilo aing'oru irkeek na itum nai oltung'ani irkeek aiteru nasari, nimiraki iltung'anak nilo adupore.

Ore enabae nenetipat temurua nikitii amu kumok iltung'anak ounito cabbage, etii si loun spinach ashu skuma, neku etaa taata kumok iltung'anak, neku mekure kipoito sokonini ainyang'u mpuka, ore iltung'anak lemeeta na kepuo ainyang'u naji ainyang'u iltung'anak lelatia, amu kumok naa iltung'anak taata ounito. Ore lemeeta, naa ninche otii abori kidogo, kake kegira ake sininche ayiolou tipat eunore ompuka osukuma.

Ore entoki nagira asaa tenewueji naa Nkera esukuul Kuna netii mbuka enewueji egira Kuna kera as agriculture ashu esiai enkiremore ore Kuna kera negira aiger Ajo kebaa mbuka nanotoki telshamba neeku enetipat ena mbae oleng amu keisaidia iltung'ana ataa too sukuulini naa kitengene iltung'ana vile ashuu enikoni teneuni mbuka wee nikoni sii teninken mbuka nabaa ena ninoto tele ari

Ore enabae nenetipat, amu nusui kuna, na kumok oshi taata iltung'anak otayioloito tipat onusui, idim oltung'ani ainyang'u nusui nintoti nincho orkujita, nincho enkurma tenaa ketii enkurma nidim aishoo kule, na idim oltung'ani nincho. Idim si nincho inkwashen orkokoyo nkishu, atudung'oki nena benek kuna kishu, na kenyor oshi nkwashen orkokoyo sininche amu kemelok. Neeku enetipat enabae, na sidai si tenilejilej oltung'ani nkishu enyanak, nibung'ubung', niramat nintayu irmasher, nisuj neeku enetipat enabae oleng tiatua nkishu.

Ore eninko enisum oltung'ani enkipirta enabae, ashu eunore, amu emauai ena nauno naji sunflower, neeku ninye ena nauno tenewueji. Enyor si oshi ilotorok aibibia ina mauai naji sunflower, neeku ninye ena. Nankera esukuul kuna nagira aisuma, eniko peyiolou enasiai, na ore eunore pookin, ah enorkeek enomaua ashu ninye enolchamba, nenetipat. Kigira yiok adupore oleng inaunore. Amu kidim kuna kera aetu aing'ura, nelak tenidip aing'ura. Neeku enetipat.

Ore ena naa irmandasini kulo naa ore eninko oltung'ani pee entobir irmandasini naa elo ake olduka ninyianguu eyilata ninyiangu enoshi powder naitobirieki irmandasini ninyiangu sii enoshi kurma naitobirieki irmandasini nilotu aikum niriwuaje enkare nipik enkurma ebeshen nipik enkiti shumbi nipik enkiti sukari nipik baking powder ningum ore pee engum nintau nidungudung niyier naa irmandasini nipik eyilata emoti ore pee erowuaju neeku entadoiki ake ningolingol ore peeku ormandasi nidotu nilo amir nipik Kuna puyai napuoi amirie nimir naa irmandasini linono nidupore

Ore entoki naitiship tena baye naa irmongi kulo indim oltungani airemishore nindim sii oltungani atipika inkishu inonok metaa ketii irmongi piimir ake tenkae rishata nidupore neeku kaitisip nanu ena baye oleng amu ene tipa naa ene dupoto sii

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa irnyanya ootuunoki nepiki nkeek peemitiki inkishu enya tenebo kulie tokiting ake neeku enetipat ena baye ooleng

Ore eningo enisum oltungani ena bae naa kenarikino netii oltungani enewueni egirae aauno Kuna tokitin naagirae auno amu nkashen Kuna neeku engas iltungani aitobir ewueji niunie ningas ningasi airem ore piidipi airemo niwosh ilmutaron ore piidipi atoosho ilmutaron nepiki taata nkashen nintalamilam penyo ore piidip aitalamilama niidip atipika nkashen ninukaa ore piidip niyanyu naa enchan metasha pee tumoki naa inaduo nkashen inonok atubulutu naa enetipat ena baye naa kelelek sii eunoto.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eramatare amu ore peeissho enkine ninap orkuo neeku ene tipata ena baye oleng negira sii ayaki yiook faida oleng

Ore eng'eno naifaa ashu naidim oltung'ani ataa keyieu pee eas ena mbae nee entoki ena naaji water can nawokokinyieki oshi mbuka enkare neeku orpira ele oishorieki mbuka enkare naa enetipat amu mitoki enkare sapuk aibukori neeku enjoy ake enkare nairirikino mbuka ashu injo irkeek enkare aitumia ena water can naa keisaidia oleng

Ore embae nalotu edamunot tenadol ena mbae naa benki ena sapuk amu central bank of Kenya ena benki oshi ena napuoi aisudorie eropiani nitayu sii iltung'ana eropiani esaa nayieu nitumia nisudorie naa kulie eropiani enye olchumati lenye nimitoki naa aitumia

Ore ena risit ashu ena kiti ardasi naa enaitodolu Ajo enyiangua entokitin tewueji neje ashua tee store naje ashu olduka oje edipa ainyiang'u nitodolu sii Ajo kaja Kuna tokitin nitodolu Ajo mpisai aja nabo nitodolu Ajo mpisai aja epuonu tenera tomon nitodolu sii ena ardasi Ajo edipa atalaa Kuna tokitin nikinjori change eno ashu mpisai natelekutua ore pee edip aishoo nedoli Ajo kidipaki ayaki ele olaa amu kidipaki ayaki ntokitin enono neeku edipa anoto midipa sii atalaa

Ore ena bae nitodolu ajo oltungani ogira aranyisho niaku olaranyani ele naa ebiki negira aarany isinkoliotin lenkai ashu ilengabila enye niaku ninje ninye egira aarany naa kegira siininye adupore lelo sinkolioitin

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena mbae naa nkajijik Osho ormaasai Kuna amu ketii nkwapii neton apake etaa Kuna ajijik neeku etii ntomonok kutukaji ashu nkituak kutakaji ebaiki naa elomon lenye enosita neeku enkaji ormaasai naa ena naa ninye oshi erg irmaasai etaa eruat sapuk netaa enkiti naa ninye ejig orpayian nejing Enkitok nijing sinye enkera

Ore entoki nadamu tenadol enabae, na kadamu ajo nkera kutitik kuna, ebaiki nye na Sunday school etii, netii ormalimui lenye. Negira aifundisha ashu aiteng'en vile ashu eniko ninche peshipa, ashu eniko tenedala ninche edala enye, amu enonkera naa enadala. Neeku enetipat tiatua nkera edala.

Ore em'bae nagira aasa tenewueji naa ingituak adolita naingwaa engare naa keasa enatoki toongwapi kumok amu kelo oshi nemeetai enkare netii sii ingwapin naata ilameyutin oleng niaku enetipat ena baye amu tenimiyata sii enkare nilo ayau naa is isaidia enkang ino naa mintoki naa alayu ai toki ateyierisho ashu enkare nisujare Niaku enyokita ilmareita lenche ayaki ate inkariak

Ore entoki nagira aasa tene naa iljerikini kulo oipangaki ebaiki naa engare ejo oltungani peeokunye amu ebaiki nemeeta iltunganak engare nebaiki naa implooti kuna naawokunyeki enkare niaku ninye ena napikitai iljerikeni petumokini aitumia

Wore kuna naa ingarin kuna naakira aapuo tolbaribara, ketii jam ele baribara ashu mekira inkarrin aanyikaa tenkaraki kidinga naa inkarrin ashu kidinga olbaribara, neeku toompeshon ninye nepoitoi, kepoitoi akitikiti mekirae aakuet inkarrin tenkaraki naa kidinga olbaribara.

Ore embae nadamu tenadol ena mbae naa enkituo irpolisi ena naa teeniasa oshi entoki temurua naje naa kidimi atudumu elo kesipa neyakini irpolisi nepuo aitatua ninche ashu epuo adol esipata enetii neeku enkituo orpololi ena

Ore oshi teneshaa ore enchan naa keyau mbaa kumok amu ore pee esha neponari enguesi nanyaa ilchambai tenkop ashu too muruan nikitii nitoki sii aku ore moyiaritin najingu atua enda tolchamba na kumok amu keetae ninye emoyian enkijiape neitokini sii ataa maat naa Kenya maat endaa ashu nkulie ng'uesi ake kidim ng'uesi ainyiala endaa enkata enchan

ore enkibelekenyata oloingange naa sidai naa torono sii amuu kelo nesha enchan sapuk ninyal endaa nelo sii nesha enaitobir aa taa miinyal endaa ore sii doi endaa natumi nimitoki sii aaku sapuk naa keyiou naa enkare ake nairirikino olchamba eyiouni

Ore enkibelekenyata oloingange naakeyao enkibelekenyata kelo nesha enchan sapuuk niar inkishu naya sii nesha ake enaitobir inkishu tenebo inkaitubulu, tenelo nitu isha naakelotu olameyu nesapuku esumash oonkishu tenebo inooltunganak

Mmm ore esia nashum enterit enkare tenkaraki enkibelekenyata oloing'an'e, naa enkata nasha enchan sapuk amuu, ore naa pee esha enchan sapuk amuu ore naa pee esha enchan sapuk, naa meitoki enterit aok enkare neeku keton enkare ashuma, naa ore eningo pee igilunore ena bae naaiturr ilmutarron oim enaduo are alo nimitoki naa enkare ashomo naa kesidanu naa inakata netoyu netoyu enterit.

Ore nyamalitin oloingange nagirai ayimaa ashu nagira nanu ayimaa naa kelo nyesha enchan sapuk naa ore pee esha enchan sapuk neer enaduo daa tolchamba nelo nejinguu taata amu ore peeku ketii eria ebata olchamba amu teneshaa naa oshi neeku ketii eria naa ore ake pebulu eria ebata olchamba naa keyawu eng'usi nepuonu endaa ninyial endaa anyanya nimitoki naa endaa aishoo aitobiraki

Ore entoki nainyala enkibelekenyata oloing'ang'e nabayieki tesiai enkiremore, naa mpoosho atuuno naun impoosho, ore paun nelotu enchan sapuk, ore pelotu enchan sapuk naewuo, nelotu neoroo naduo poosho, neeku itu ebulu mpoosho aitobiraki, netii si enkata natuuno irpaek, ore paun iladuo paek nitoki enchan aitashe, ore pitashe enchan, neeku naa itu toki itu ebaya ninye nenopaek aku, neeku isirng'ang'ate ake toloing'ang'e amu itu neku.

Aata etoki sapuk nagira agira agiluno tolchamba lai. Naa keponu oshi isiruai neponu sii iyekenyi neponu anya olchamba. Neaku ore etoki nagira nanu anyok aas naa, kagira aikar olchamba lai pee mitoki naa nena nguesi aponu anya.

Ore enikuna enkijiape irpaek lainei amu etaa oshi keeku lelo paek newuo naa enjiape sapuk ore pee elotu enkijiape sapuk nikintayu kulo paek amu egira apa atoi ore pee etii nibung naa enkijiape nitakua eitu kitumoki aitau irpaek kumok enaa kulingana apa ovile nikiyieu iyiok irpaek kumok

Ore embae nalotu edamunot ainei tenadol ena mbae naa kotini ena sapuk neeku ninche oshi eyakini irkesin ore peeku midimu iltung'ana irkesin too nkotinini kutiti naa keyau naa oshi ena kotini nepuoi Anya elo kesi nidipi nishoruni naa ewalata Ajo kainyio etokini aas

Ore enikuna enkijape irpaek lainei neinepua etaa keku irpaek ore enkijape ninyal irpaek Lainei neeku etu epuku esidai irkumok tenkaraki etaa jio kepuruk irpaek neeku eitu aidong'u esidai amuu kashalishali naa pee aitayu tenkaraki enkijape apa natii